Nĩ nyendete mũno, kũgetha mbembe. Nĩamu mbembe ici ciagethwo, imwe nĩ ihĩhagio ngara, cikarĩo ciĩ njũa, ingĩ cia cio nĩcio tũtherũkagia mũtungo tũkarĩa, ingĩ ikaruga gatheri ka njũa karĩa kahũthĩkaga kũrĩa kũruga kamũkimo ka waru na tũnyeni. Mbembe ningĩ nĩ cithĩagwo mũtu wa ngima, ũrĩa ũtahana wa kũgũra nduka-inĩ wĩna hinya mũno. Mbembe ciahuhũo ningĩ, cianĩkagwo ikoma na nĩcingenagia tondũ cirehaga mbeca nyingĩ mũno harĩ mwendia. Nĩ ngenaga nĩ mbembe tondũ, ĩĩ njũa ĩĩ cama mũno. Na ĩĩ ĩkĩruga gatheri ka njũa ka mũkimo nĩ irio njega ciagĩrĩire na njega biũ. Mbembe nayo nĩ ĩthĩaga mũtu wa cũrũ. Cũrũ waguo wa mbembe watukania na mwere nĩ kĩndũ kĩega mũno.

Andũ aingĩ kũhĩmbĩrĩa maũndũ makũruta wĩra taũni-inĩ, mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana, mamwe nĩ mahũtĩtie bamĩrĩ na njĩra ya kuona ta rĩngĩ aciari ao me mawĩra-inĩ na ciana ciĩ ike mũcĩĩ, koguo wendo wa aciari na mathaa maingĩ marĩa aciari maikaraga na ciana, magakorwo manyihĩtio mũno, aingĩ ao matikoragwo na mathaa ma bamĩrĩ ciao, kũguo makarehe maũndũ ngũrani ngũrani ta bara , kũirana , kwaga kwendana, mũndũ , kuma nja wa ihiko , maũndũ ta macio, ningĩ kũruta wĩra mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana , nĩkũrehete andũ nĩ kũrehete, kũgĩa na umithio harĩ bamĩrĩ ciao, ta rĩngĩ arĩa mararuta wĩra mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana, ũrona nĩ matheremete mũno gũkĩra arĩa matarerutĩra, na nĩ ũko ũkuona atĩ o menda indo ci iria marenda mũtũrĩre-inĩ, na angĩ arĩa matarenda kũruta wĩra , magakorwo o mahinyĩrĩrĩkĩte.

Moritũ marĩa makoragwo kuo mũndũ akĩruta wĩra wa kwĩrutĩra, mamwe nĩ gũkorwo atarĩ na tarĩngĩ mbeca njega, cia kũmũikaria ye mwene. Nĩ amu nĩ kwĩrutĩra arerutĩra na ndarĩ kĩndũ arona. Ningĩ, nĩ abataraga gwĩkĩra kĩo mũno nĩ amu, ndarĩ na handũ ehokete atĩ ona ndaruta wĩra ũyũ he handũ njetereire nĩ nguona kĩndũ nĩamu nĩ kwĩrutĩra arerutĩra eke wĩra ũyũ. Irathimo irĩa cikoranagwo igĩteithĩrĩria andũ aya, nĩ, kĩa mbere, andũ aya nĩ marathimagwo mũno nĩ andũ arĩa angĩ. Nĩamu, ona ciugo cia kũĩrwo ũrathimwo nĩ andũ akũrũ, kĩu nĩ kĩrathimo kĩmwe kĩnene mũno na kĩa mwanya. Ningĩ amwe nĩ marathimagwo nĩ Ngai, makahota kuona mawĩra, marĩ o hau kwĩrutĩra kwĩrutĩra makona mawĩra maingĩ na manene makĩria marĩa magũtũma ona ithuĩ aya angĩ tũrerutĩra tũkorwo na kĩo na tũtikaire wĩra witũ. Ningĩ nĩ marathimagwo na njĩra mwanya mwanya, ta gũtuguo nĩ andũ. Mũndũ akona ũyũ mũndũ nĩ erutĩire mũno akamũtuga na iheeo.

Nĩndĩretĩkia atĩ, mĩtaratara mĩaramu ya gĩthomo noĩteithie kĩnyihia gũtherema kwa mũrimũ wa cukari. Andũ kĩũmbe mabataire kũnyita itemi atĩrĩrĩ, nĩagĩrĩire kũmenya atĩ, nĩgetha gwĩthema na mũrimũ wa cukari, ndabataire kũrĩa irio ciĩna starch i nyingĩ tangima, ũkarĩa gakima kanini kega. Na angĩkorwo mũrimũ wa cukari nĩwa kĩ-bamĩrĩ, mũndũ nĩabataire gwĩthema na kũrĩa indo cia cukari kaingĩ, na akongerera kũnyua maaĩ. Mũndũ akanyita itemi rĩa gwĩka kwĩrutĩra gwĩka ekcacaici na akerutĩra, agekĩraga iratũ wega, magũrũ make matikagĩe kĩronda, nĩamu mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari, kĩronda gĩake gĩtihonaga. Ningĩ mũndũ akanyita itemi rĩa kũrora mũtũrĩre wake na njĩra ya: kĩrĩa ararĩa, mawĩra marĩa araruta, na kana akorwo nĩ anyuaga njohi na thigara, akanyihia kana agatiga. Nĩamu macio nĩ mamwe ma marĩa macũngagĩrĩria mũrimũ wa cukari.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ amu, motaro marĩa maheanagwo hĩndĩ ĩrĩa twacemania, motaaro macio nĩmarĩ kĩguni harĩ mũndũ kĩũmbe, ta rĩngĩ no tũtarwo ũhoro wa gwĩthema na ihiko cia tene, kana kũhũthĩra ndawa cia kũrebia, rĩngĩ ũkona rika rĩaku nĩ rĩra kũgucĩrĩria mũno, gũthiĩ nao na mĩthiĩre ĩrĩa ĩtagĩrĩire, no ciũngano ta ici harĩa mũndũ arathiĩ akerwo ũndũ ũyũ nĩ mũru, na macigĩrĩrio maguo nĩ mathĩna na ũgwati, tũkanyita na tũkawĩkĩrĩra, ningĩ harĩ ikundi ta ici rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ rũhotaga gũthomithia mũndũ maũndũ marĩa atoĩ, ta maũndũ ma rũrĩrĩ rwaku marĩa mekagwo tene, na maũndũ marĩa mabataire kũrũmĩrĩrwo thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwaku, nĩ rũhotaga kũhe mũndũ ũtheri wa maũndũ marĩa makananie rũrĩrĩ-inĩ rwaku ,na maũndũ marĩa metĩkĩrĩtio thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwaku, kũguo mũndũ agakũra, akĩmenyaga atĩ ,ũũ nĩ ũndũ mwega ndĩreka na ũndũ ũyũ ti mwega kũguo ũndũ wĩ bata mũno mũno.

Indo ingĩ cingĩhũthĩrwo ithenya-inĩ rĩa kĩndũ gĩkĩ nĩ ndawa ingĩ ta Mburubeni. No ũhũthĩre Mburubeni kũnyihia ruo. Ningĩ no ũhũthĩre Ndikrobenaki, o na yo nĩ ĩhũthagĩrwo kũnyihia ruo nyamu, Panadol nayo nĩ ĩnyihagia ruo. No ũhũthĩra Asprini, na no ũmĩone nduka-inĩ, pharmacy-inĩ, chemist-inĩ, no ũmĩhũthĩre kũnyihia ruo. O na nĩ kũrĩ ingĩ ciĩtagwo Tramadol. Tramadol nayo nĩ ĩhũthĩkaga bado kũnyihia ruo. Na nĩ kũrĩ ĩngĩ ĩtagwo Morphine, no ĩyo ĩnyihagia ruo rĩria rwĩ ruo rũingĩ. Nayo ĩthecagwo mũndũ mĩkĩha-inĩ. Nginya Tramadol ĩthecagwo mĩkiha-inĩ. Nĩ kũrĩ ĩngĩ nayo ĩtagwo Naproxen, o na ĩyo ĩkoragwo nduka-inĩ na no ũmĩone. No mũthemba ũmwe wa kũnyihia ruo.

Haha nĩ andũ marekenia maronekana mokire gwĩkenia, na marekenia na njogu, na kũmĩhe maĩ, kana nĩ iria rĩ gacuba-inĩ. Na nĩ andũ a ndũrĩrĩ, hena rũrĩrĩ rwa mathai, na mũtumia ũcio nĩ aronekana nĩ akenete mũno nĩ nyamũ ĩ no ya gĩthaka ĩtagwo njogu, na nĩ araigua aiganĩire akĩmĩhe maĩ, nĩamu, ndĩramũhũra na ndĩrĩ na ũgwati harĩ ke. Hau thutha nĩ hahana ta he mũndũ ũramatongoria, ũrĩa magũthiĩ. Nĩ ta rũrĩrĩ rwa mathai na nĩ maroneka nĩ marakenerera ũndũ ũyũ mũno.

Wĩra wa gũthambia indo harĩ niĩ nyonaga tarĩ wa kũnogia, no njĩra ĩrĩa hũthagĩra nĩgetha hote kũhũthahũthia mawĩra ma mũciĩ, wa mbere, nĩ nyendaga ngĩthambia indo, ngakorwo na karwĩmbo we karwĩmbo karatũma mũndũ akene, ngekĩra karwĩmbo hau ngathambia indo ciakwa kahora, kana ngahũra nguo ciakwa ndĩna karwĩmbo, ningĩ nĩ nyendaga, ndiendaga ringĩ andũ maratinda magĩthiũrũrũka hĩndĩ ĩrĩa ndĩra ruta mawĩra makwa ma mũciĩ, nĩ nyendaga andũ makindĩirie, arabũ ũrĩa ningĩ njĩkaga, njĩra ĩrĩa ĩngĩhũthagĩra nĩ nyendete, nĩ nyendete gũkorwo na mũndũ ũradeithia , ta rĩngĩ nĩ nguo ndĩrahũra , ngahũra nanga kamũra nake mũndũ ũcio ũngĩ ,akanĩka , ũcio nĩ njĩra ĩmwe ya kũhũthia mawĩra ma mũciĩ na gũtheithania, ningĩ nĩ nyendete macini ĩrĩa ĩrahũra nguo nĩ amu, ĩhũthagĩria mũndũ mawĩra ta ma kũhiha nguo, ringĩ ũkona atĩ nguo citirĩ hehu, cia hihwo maaĩ wega , we no kwanĩka hanini na nguo cia.

Haha hena mĩtĩ, mĩtĩ mĩthaka ĩna riri, ya kũgũcĩrĩria andũ, ningĩ nĩ ndĩrona ta hena mĩtĩ mĩmera ya kwendia, ĩhana tarĩ andũ marendia mĩtĩ, he nayo mĩkũrũ biu ĩrĩa ũngĩhanda na ĩmere naihenya na hena ĩngĩ tũnini twĩ haha karatathi-inĩ, ĩigĩtwo hau ĩta twana, ĩyo nayo no ũhande na ĩthereme, nĩ haronekana hena mĩtĩ ngũrani ngũrani, na mĩtĩ ĩ bata nĩ amũ nĩ ĩrehaga kĩruru na ĩkagũcĩrĩria mbura, ningĩ nĩndĩrona nĩ tarĩ gĩtingĩ gĩa thitima hau ũguo ona nyũmba ya mũndũ ĩrigicĩirio nĩ mĩtĩ na kamũgũnda gake, kũguo mũndũ ũyũ nĩ arahũthĩra thitima, na mĩtĩ yake nĩ ĩrahota kũgũcĩrĩria maaĩ nĩ amũ nĩ ĩragũcĩrĩria mbura.

Kĩndũ gĩkĩ kĩonekanaga thibitarĩ kana kemesti-inĩ, na nĩkĩgũragwo, kĩndũ gĩkĩ kĩhũthĩkaga kaingĩ mũno, gũthima kana mũndũ enda nda nĩ amu yaruta tũmĩraini twĩrĩ ĩkamaanisha ĩkera mũndũ ũcio atĩ ena nda, nĩ amu hg level ciake ci igũrũ , na yaruta kamwe ĩkera mũndũ ũcio atĩ ndarĩ na nda , na kanyamũ nĩ kega nĩ amu ona mũndũ e mũciĩ no akahũthĩre to nginya athiĩ thibitarĩ nĩgetha ahote gũkahũthĩra, ningĩ kanyamũ gaka nĩkaditektaga , nĩkahotaga kũmenya kana mũndũ ena nda kana ndarĩ na kanyamũ gaka gatirĩ goro, kũguo no kahote kũgũrwo nĩ mũndũ o wothe ona ũtarĩ na ũhoti, kanyamũ gaka, kanyamũ gaka gekĩragwo mathũgũmo-inĩ ma kĩroko rĩrĩa mũndũ ata nyuanĩtie kana akarĩania na amu mathũgũmo macio, makoragwo me tũge makoragwo me concetrated mũno.

ĩĩ ũndũ ũyũ wĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩ amu mũ mũtumia agĩa mwana abataire kũmwongithia kwa kahinda ka mieri ĩtandatũ, ata kũmũhe irio nĩ amu iria rĩa mũciari rĩ na moguni maingĩ mũno harĩ mwana kamuira anjĩtie kũrĩa, na mwana abataire kwongithio ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ ona akorwo nĩ ararĩa, na ũndũ ũyũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ rĩa bata nĩ amu, mũtumia akĩongithia nĩ akoragwo ahetwo kanya gake, nĩ kũrĩ nginya icigo ciĩgĩtwo kũrĩa atumia mangĩthiĩ kwongirĩthia ciana ciao, me matakũigua thoni , na ũndũ ũyũ wĩ bata mũno nĩ amu nĩ ũndũ ũmwe wa kũrera rũrĩrĩ na njamba cia rũciũ, na aciari a atumia, nĩ matugagwo nĩ amu nĩo marehaga mbeũ ya rũrĩrĩ rwitũ.

Nyendete mũthemba wa kotoni, nĩ amu nĩ ũhũrĩkaga wega, na ũkoragwo na rugarĩ mũingĩ. Macuka-inĩ maya, ningĩ nĩ nyendete macuka me mahũa, nĩ amu nĩ mahũthĩkaga kũgemia wega ũrĩrĩ na kĩ. No macuka maya mahũthĩkaga kaingĩ thibitarĩ, ma hũaiti kana mburuu, nĩgetha marĩrũo ũrĩrĩ wa arũaru. Macuka maya nĩ ndĩmendeire, gũthera kwaguo, na kũma naihenya. Nĩ nĩ nyendete ngĩgemia namo nyũmba, tarĩngĩ ũrĩrĩ wakwa, ngawara wega, ũgaikara wĩ mũthaka. Macuka maya nĩ mahotaga kũrehe ũgucĩrĩru mwega na magatũma nyũmba yaku ĩhane wega.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ, mũrigiti wa nyamũ, nĩwe vetinarĩ, ena cindano, na ena ndawa arahũthĩra gũtheca nyamũ ĩno. Nĩamu ona nyamũ ĩno nĩ ĩronekana nĩ hinyaru mũno nĩamu nĩ tũrona mbaru. Aratheca nyamũ ĩno ngingo-inĩ ndawa ĩyo, na tokoro ndawa ĩyo nĩ ya gũtũma kĩũmbe gĩkĩ kĩhote, kũrĩa. Nĩamu kĩũmbe gĩkĩ kĩronekana nĩ kĩhinyarĩte, na kĩna thĩna wa mwĩrĩ. Ũyũ vetinarĩ ena ũhoti wa kũmenya harĩa egũtheca, nĩamu nĩ athomeire, na nĩ ndĩrona nyamũ ĩno nĩ kũrĩa ĩrarĩa nyeki ĩhoreire nĩgetha ĩheo ndawa yayo.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩamu, nĩ ũrahota kũmenyithia andũ, njĩra irĩa ciagĩrĩire cia gwĩthema na mĩrimũ ngũrani ta korera, na nĩ nĩ ũrahota gũkinyia ũhoro kũrĩ maceceni maingĩ marĩa mangĩkinyĩra ndũrĩrĩ o ciothe, kana nĩ andũ akũrũ, ka nĩ andũ ethĩ, ũkamakinyĩria ĩmwe kwa ĩmwe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na ũhoro ũyũ wĩna bata nĩamu, nĩũrateithĩrĩria mũndũ kũmenya njĩra irĩa abataire kũhũthĩra nĩgetha gwĩthemana na mũrimũ ũyũ wa korera. Njĩra imwe ta icio nĩ ta, gũthambia matunda wega, wamagũra thoko-inĩ, na ũkaruga nyeni wega after wacithambia wega, ũkaciruga ciĩ theru. Na andũ kũhũthĩra cioro nĩgetha matige gũtambia mũrimũ wa korera. Ũndũ ũyũ ũgĩthiaga na mbere andũ aingĩ nĩ mahotaga kũmenya maũndũ marĩa mekagwo na marĩa matekagwo. Tarĩngĩ kũnyua maĩ ma rũĩ, matarĩ macamũkie, onamo nĩ marehaga mũrimũ wa korera nĩamu kwĩ andũ mathiaga bata rũĩ na mũrimũ wa korera ũkaga na njĩra ta icio.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ ndĩkĩonaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, na ndĩkihũthagĩra kũhota kũmenya kana ndĩna Marĩria thĩinĩ wa thakame yakwa. Gathimi gaka ka Marĩria kahũthĩkaga mũnomũno harĩ icigo iria cikoragwo na Marĩria na mena thĩna wa indo ta maikoroskopu, na indo icio citingĩhota kũmakinyĩra. Kwoguo makahũthĩra kanyamũ gaka geetawo Malaria Rapid Test gũthima arũaru moonekane kana mena nyamũ ciĩtagwo antigeni thĩniĩ wa thakame ya mũrũaru. Kwoguo kanyamũ gaka nĩ kahũthĩkaga gũthima kana mũndũ ena Marĩria thakame-inĩ yake.

Mũndũ nĩ getha eke ũndũ ũyũ, abataire o gũkorwo na ndoo ta ĩno ĩna mũndũ ũyũ. Ndoo ĩna maĩ, maĩ mena thabuni na agatandĩka kapeti thĩ handũ we hatarĩ na tĩri, na agakorwo ndoo ĩyo ĩna maĩ ma thabuni ena mburaciĩ hau. Nĩgetha ahote gũkumutha gĩko kĩu gĩ kapeti-inĩ ĩyo, kĩhote gũthira na gĩthere. Ningĩ, akorwo na ndoo ĩngĩ ĩna maĩ matheru matarĩ na thabuni, nĩgetha arĩkia gũkumutha kapeti ĩno ĩthere, na ĩthire gĩko, akamũre wega no rĩngĩ amĩthugue rĩngĩ na na mburaciĩ, one kaa he gĩko gĩ kuuma. Arĩkia gũkamũra a make sure ahakikice kapeti nĩ yathera akoya kapeti ĩyo, amĩanĩke nĩgetha yũme na thutha-inĩ amĩare rĩngĩ nyũmba-inĩ yake.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno, ndĩrona hena mũndũ wa mbũcarĩ, na ena nyama ciake acurĩtie thĩiniĩ wa mbũcarĩ ĩyo, na nĩ andĩke hau hena nyama cia gũthĩo , na ndeci ndarora mbica ĩno ngona atĩ ũyũ nĩ mwendia wa nyama , na hena mũgũri woka kũgũra nyama ĩno ena nduthi yake, na mwendia ũyũ wa mbũcarĩ arĩ hau agĩ akĩtũmĩkĩra mũgũri , nĩgetha amwenderie, na nĩ ekĩrĩte nguo theru, nĩ amu ndagĩenda kwendia kĩndũ kĩna gĩko ate customer ,na ngwĩhoka customer ũyũ agũcĩrĩirio nĩ mbũcĩrĩ ĩno , nĩ amũ nĩ ĩronekana yo nĩ theru, ona akorwo nĩ kanini, yo nĩ theru.

Karũgano karĩa ndĩ nako gakoniĩ kũmena ũndũ ũyũ nĩ, hĩndĩ ĩmwe ndarĩ mũrũaru mũno magego. Ngĩthiĩ thibitarĩ, gũkũrũo magego. Ngagĩtarĩ akĩamba agĩtheca ndawa cia kũng'andithia. Ndawa icio athecaga kĩni-inĩ, na cindano naciarĩ na ruo mũno ndiahotire nginya gũtuma kanua nĩ ũrĩa kaimbĩte na nĩ ndaiguaga ruo. No rĩrĩa athecire, nĩ ndaiguaga ruo na maithori magĩitĩka. Koguo niĩ ndiendete ona hanini handũ ngũkuhĩrĩria cindano ĩthece. No, harĩ wĩra ndagĩtarĩ ndiendaga kũmũgia. No angĩkorwo nĩ ngũthecwo, nĩ hoyaga ndagĩtarĩ, kana mũrigitani, kaba ahe ndawa cia kũmeria handũ ha gũtheca. Ruo rũu rwakwa nĩ ngũkirĩrĩria ngina rũthire no ahe ndawa cia kũmeria nĩamu nĩ ndĩtigĩrĩte gũthecwo cindano.

Kĩndũ gĩkĩ gĩ bata mũno harĩ mũndũ wa rũrĩrĩ rwakwa nĩ amu, gĩĩtagwo kĩoro. Na nĩ gĩteithagĩrĩria mũndũ gũthiĩ bata, na bata mũnene nĩ amu, nĩ kĩgiragĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩũkana na gũthiĩ bata gĩthaka-inĩ. Ta rĩngĩ mĩrimũ ta Cholera, Typhoidi, nĩ ĩthemagwo rĩrĩa mũkũiga ũtheru wa kĩoro. Na kĩoro gĩkĩ nĩ gĩtũmaga mũndũ ahote kũiga- kũkorwo na thiri ciake nginya e bata. Na ũtheru wa kĩoro nĩ ũtũmaga mũndũ nginya aigue ena riri, na aiganĩire. Kĩndũ gĩkĩ, kĩoro, nĩ gĩteithagia andũ aingĩ ta atimia rĩrĩa mũndũ ena kahinda gake ka mweri, akaingĩra kĩoro, ta okorwo nĩ ta kĩarima, ageeteithia agacenjia indo ciake wega na agate atarĩ na thoni kana mũndũ ũkũmwona.

Ũndũ ũyũ ndiwendete ona hanini. He hĩndĩ ndathiĩte ndũmĩtwo nĩ maitũ, thiĩ ngagũre ngũkũ nĩamu kwĩ ageni mokaga, ngĩthiĩ handũ mũkawa-inĩ wee mũnene, mendagia ngũkũ njĩthĩ like ngũkũ itarĩ nduge. Ngĩthiĩ ngĩkora, ngĩĩrwo ngĩtũmwo, ndathire ngĩtũmwo nĩ mũndũ wa hau tondũ ũmwe ũrĩa ũrutaga wĩra hau nĩ mũndũ wa bamĩrĩ itũ, akĩndũma ndĩmũgĩrĩre ikũnia nahau thutha. Gũthiĩ ndakorire harĩa ndawa cithecagĩrwo ngũkũ, nĩgetha ĩimbe ĩhane tarĩ noru yenderio andũ na hĩndĩ ĩyo hatirĩ kĩndũ nyama nĩ ndawa ĩthecetwo. Ũndũ ũyũ ndwangenirie ona hanini, na ngiuga ndikũgũra ngũkũ hau rĩngĩ, na ngiuga rĩngĩ ndabatara ngũkũ mũndũ agathiĩ gĩcagi ngũkũ ĩĩ muoyo ĩtarĩ thece kĩndũ ũkagũra ũgethĩnjĩra nĩamu andũ matiĩkaga wega na gũtheca ndawa ngũkũ nĩgetha yonekane nĩ yanora na nĩ noru yendio goro, nĩ ũrehagĩra andũ mĩrimũ mĩingĩ mũno.

Kĩndũ gĩkĩ gĩthondekagwo na rũwa rwa ng'ombe, rĩrĩa ng'ombe yathĩnjwo, ĩkarutwo rũwa rũu rwayo, rũwa rwayo rũkomitio. Rwomithio mũndũ ta bundi akoya, agathondeka naruo ndarama na ciondo, kana tũkuo twa ũndũire. Nacio mbindi ici, cithondeketwo na tũndinoho tũrĩa tũkoragwo iria-inĩ. Ndarama ici cikoragwo cithondeketwo na rũwa, cikoragwo ciĩnyũmũ nĩamu rũwa rũu rwa ng'ombe, nĩrũmũ biũ, na rwĩkwanĩkwo rũmagaraga na rũtingĩtarũka naihenya, nĩkĩo wonaga nyinya ndarama, yarumio mũno na mũtĩ ũhana atĩa, ndĩatũkaga nĩamu ngothi ũyo nĩnyũmũ biũ, na ĩthondeketwo wega nĩũndũ nĩ ngothi ya ng'ombe nyũmagarie.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩ njũkĩ cimagua-inĩ, nĩ hĩndĩ cirathondeka ũkĩ wacio. Njũkĩ ithiaga ikanyua mahũa, cioka igathondeka ũkĩ, na ũkĩ ũyũ nĩguo ũhũthagĩrwo kaingĩ ta ndawa cia ũndũire. Ũkĩ nĩ ndawa ya nda na ũkĩ nĩ ũrĩagwo. Na rĩngĩ ũkĩ nĩ ũhũthagĩrwo kũndũ kũingĩ ta cũrũ-inĩ, ũkĩ nĩ ũhakagwo mũgate tondũ nĩ ũrĩ cama mũno. Njũkĩ ici nĩ ireerutanĩria nĩgetha cihote gwaka maguoa maingĩ kũrĩa cigũthondekera ũkĩ ũrĩa ũgũcoka woywo nĩgetha ũtuĩke irio cia mũndũ, kana wendio thogora mwega ũrĩa ũgũcoka ũkenie mwene.

Aya nĩ andũ me iria-inĩ na gatarũ, na gatarũ kau nĩkaronekana maĩ nĩ maingĩ biũ, rĩu makoya mĩihũri mahũre maĩ nĩgetha maĩ mau matigatũme gatarũ kao karikĩre. Na nĩmaronekana mauma wĩra ta wa gũtega, kana ningĩ nĩgũkĩra marakĩra. Nĩmaronekana maĩ macio nĩ maingĩ nĩamu oothe marĩ ana nĩũrona nĩmarekĩra hinya nĩgetha kũhũra maĩ macio. Na nĩmaronekana marahũthĩra hinya mũnene mũno, nĩamu maĩ nĩ maingĩ gatarũ kao gatikahobanĩrio. Maroneka nĩmakuĩte indo hau thĩiniĩ wa gatarũ o kau, na maĩ macio, mĩihũri yao nĩmĩritũ mũno nĩkĩo marahũthĩra hinya kũhũra maĩ matikae kũrika iria-inĩ.

ĩno nĩ mbembe na ĩthondekwagwo rĩrĩa mũrĩmi a oya mbegũ cia mbembe akahanda, na ahanda kĩmera kĩa cio, ikamera weega, na akareka ciũmĩrĩrie nĩgetha ciũme, no mbembe nĩ ĩhũthĩkaga kaingĩ gũcinwo na gũthĩa mĩtũ, na kũruga gĩtheri, nĩgetha mbembe ĩthondekeke mũrĩmi nĩ abatairie gũitĩrĩria mbembe ciake fertilizer na tũ maaĩ na thũmu, nĩgetha mbembe ta ĩno noru ũguo ĩkaũmĩra na ĩna hinya ũmĩrĩru mũiganu, mbembe ĩno no ĩhũthĩke gũthĩa irio cia ngombe, na no ĩhũthĩke gũkima mĩkimo, na nĩ ciendagio ikarehe mbia kwĩ mũrĩmi , thũtha wa gũtugata wega.